Maya nĩ makunũ na gĩcigo-inĩ gitũ nĩ matumĩkaga ta ndawa ya guthondeka mĩrimũ ĩtiganĩte. O rĩngĩ nĩmĩtũmĩkaga ta irio, na ningĩ no ũmarere arabu ũmendie me ma biacara.

Ndona ũũ kĩrĩa gĩũkaga hakiri-inĩ ciakwa nĩ ũrĩa andũ magũraga na kwendia mbia cia bũrũri citiganĩte, mabũrũri matiganĩte nĩguo mone bainda. Tarĩu mũndũ no agũre mbia, mbia, agũre mbia cia bũrũri ũngĩ ta UK na acoke enderie, endie Kenya nĩgetha one bainda. Na akĩendia ni ekũendia, ni ekuendia na mbei ya igũrũ ĩĩ.

Aya me haha nĩ marigitarĩ, na o ta ũrĩa tũĩ wega marigitarĩ nĩ matũteithagia na njĩra nyingĩ. Ũndũ wa mbere nĩ matũteithagia kũmenya ũrĩa kũgirĩrĩria mĩrimũ, o rĩngĩ nĩ matũteithagia kũrigita mĩrimũ ĩrĩa tũrwarĩte, o rĩngĩ mandagitarĩ nĩ mahotaga gũtwarĩria rĩrĩa twĩna meciria maingĩ na no matũthũkĩre hakiri-inĩ citũ, tũguo marigitarĩ nĩ mawĩra maingĩ mũno mũno.

Ũyũ nĩ mũndũ kuma rũhonge rwa gĩthirikari na arageria kwonithia andũ, kwonithia andũ harĩa thirikari ĩratwara ũthii wa na mbere matũrainĩ na aramonia kũgerera thimũ, kwoguo no ũmenye marĩa thirikari ĩrakũria, ĩrakũria matũũra kũgerera thimũ yaku, na ũguo nĩguo ĩratũtethia tũkamenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kũrĩ ũrĩa makũrĩtie.

Ngĩrora wega haha nĩndĩrona, haha nĩ kĩndũ gĩkonie na ũgima wa mwĩrĩ. Mũno mũno ũgima wa mwĩrĩ kana ũgima wa mwĩrĩ wa thĩ-inĩ wa mĩrĩ itũ ĩrĩa tũtangíona na toguo okorwo tũtingiona ĩ nonginya tũtũmĩre macini iria cigũtũhũra mbica kou, cimenye kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, toguo haha nĩ harĩa mũndũ athiaga kũhũrwo mbica kana gũthimwo gũthimwo mũrimũ wa mũkingo tondũ ndĩrona handũ handĩkĩtwo VCT.

Ũrĩa ingĩruta mũndũ gũtũmĩra mũtambo ũyũ wa kompiuta, nĩ wa mbere, kana ikinya rĩa mbere nĩ kũmwonia ũrĩa ĩgwatagio na ũrĩa ĩhũragio, ĩyo rĩu nĩ ikinya rĩa mbere. Rĩa kerĩ nĩ kũmwonia ũrĩa mũndũ ũrĩa mũndũ angĩ ceti, ũrĩa ũngĩceti, njĩra ya kũhingũra, njĩra yaku ya thiri ya kũhingũra, nĩyo yenyewe ĩhingũraga kĩrĩa kompiuta ĩyo. Kwa mũhano ũgĩkĩra njĩra yaku ya kũhingũra thiri, kwĩ button mũndũ abatie kũhihinya, okorwo ĩna capital letter gwĩ kĩndũ gĩtagwo caps lock, ĩyo ũkamwonia ũrĩa tũhũthagĩra ya gwĩkĩra capital letter, o rĩngĩ no ũmwonie ũrĩa mũndũ angĩtũma mecĩnji kũgerera kũrĩa mũndũ angĩhota gũtũma riboti kana mecĩnji kũgerera mũtambo ũyũ, kana ũrĩa mũndũ angĩ…

Wa mbere ũndũ ũmwe kĩndũ gĩkĩ kĩmenyagĩrĩrwo, gĩtiigũithanagio thĩ o rĩmwe, o na rĩngĩ, kĩndũ gĩkĩ mũno mũno nĩgetha gĩtikagĩe magunyũ rĩrĩa gĩakinya hĩndĩ ya kweruha, nĩ gĩitagĩrĩrio kamũ-

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtũmĩkaga kũrĩĩrwo, kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo mũguna nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno, nĩkĩteithagia mwĩri na, nĩkĩteithagia mwĩrĩ na hinya, o rĩngĩ nĩ gĩteithagia mwĩrĩ kũruta maguta, kũruta maguta rĩrĩa mũndũ arĩa, ona rĩngĩ tũnyeni nĩ tũteithagia mũndũ na vitamin rĩrĩa arĩa agakorwo na hinya na agakorwo kwĩ mĩrimũ ĩtangĩmũnyita.

Kĩndũ kĩa mbere njiguite gũkonia kĩndũ gĩkĩ, nĩ atĩ mũno mũno kĩrĩagwo nĩ andũ arĩa metagwo njaruo, na ningĩ nĩ gũtuikanaga atĩ mũndũ angĩrĩa kĩndũ gĩkĩ gĩguĩtwo thamaki nĩ akoragwo na ũgĩ ũmwe wa mwanya mũno, mũndũ ndahotaga kũriganirwo nĩ maũndũ, na mũndũ athoma mũno nĩ ahotaga kũnyita. Ngĩririkana ndĩ cukuru andũ nĩ marĩaga mũno mũno thamaki twakuhĩrĩria kĩgerio koguo kĩndũ gĩkĩ kĩongagĩrĩra hinya gĩgatũma mũndũ agĩe hinya, gĩkagirĩrĩrĩa mĩrĩmu, koguo kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩteithagia mũno andũ, mũndũ hĩndĩ ya mathomo mũno mũno kĩrĩagwo mũno ni rũrĩrĩ rũrĩa tũitaga njaruo, kana andu ĩni acio nĩo marĩya mũno mũno.

Wa mbere kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩteithagia andũ a kĩrĩa, a rũrĩrĩ rwakwa na kũmahe hinya rĩrĩa marĩa, na makahota kũruta mawĩra mao hatarĩ ngaja, makahota kũruta wĩra ũmwe mũtheru mũno. Wa kerĩ, wa kerĩ, nĩ kĩmateithagia gũ save mbia tondũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ kĩndũ ta mũtu, mũtu tũthĩaga mbembe iria tũkoragwo tũhandĩte o na rĩngĩ nĩ tũhandaga hau nja toguo kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩa bata mũno harĩ gũ save mbia rũrĩrĩ-inĩ rwakwa.

Wa mbere, nĩũrabatara gũkorwo na aruti a wĩra. Wa kerĩ, nĩũrabatara gũkorwo na kahũma kana icembe, mũno mũno kahũma nĩko gakoragwo gagĩbatarĩkana, ta ũngĩrora haha wega nĩ andũ maragetha waru toguo waru nĩcikoragwo cikĩoneka thĩ wa tĩri. Toguo nĩgetha kuona waru ici nĩũrabatara gũkorwo na kahũma ga gũcienjera. O rĩngĩ wacienjera nĩũbatiĩ gũkorwo na ngũnia ya gũciĩkĩra, na nĩgetha gũciumĩria barabara.

Kũruta mũndũ gũĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũbatiĩ kũmuoya na kũmũtwara handũ harĩa ũndũ ũyũ ũhanĩkĩire. Toguo niĩ ingiuga nĩ kũruta mũndũ, ingĩamba ndĩmuoye na ndĩmũtware handũ harĩa ũndũ toyũ wĩkĩtwo. Ndamũtwara, nyambie kũmwerethera mawega ma kũrĩma ũũ, ningĩ ndĩmwĩre maũru ma kũrĩma ũũ, ndamũĩra ũguo nĩngũkorwo ndĩmũbundithĩtie ũndũ ũrĩa ũyũ wĩkagwo na nĩagakorwo wa kũhota kũnyita

Kũhanda mĩtĩ nĩgũteithagia tĩĩri ndũgakuuo nĩ maaĩ rĩrĩa mbura yoira, na rĩrĩa mbura yoira yũkaga ĩgakuua tĩĩri ũrĩa mũnoru ĩgatwara handũ hangĩ. Koguo harĩa tĩĩri wakuuo rĩ, mĩmera ndĩngĩkũra ũrĩa gũbatiĩ na tondũ tĩĩri ũcio mũnoru nĩ wakuuo. Wa keerĩ kũhanda mĩtĩ nĩ gũtũteithagia kũgucĩrĩria mbura.O rĩngĩ rĩrĩa mũtĩ ũyũ wakũra nĩũteithagĩrĩria gũtheria rĩera ta tuuge kwĩ handũ ndogo ĩroima rĩrĩa mĩtĩ yahuruta nĩĩteithagia kũingata ndogo na gũtuĩka ya kũrehe rĩera rĩega.

Marĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ nĩ maingĩ mũno, mũno mũno ngĩrĩma, hũthĩraga nyamũ ici kũrĩma, na rĩrĩa ndĩrarĩma nĩ ũkoraga nyamũ ĩno nĩ ĩnogire mũno ndĩrenda kũruta wĩra, rĩngĩ ũgakora nĩ ciciaranire ũtekũmenya, ũramĩrutithia wĩra ndũramenya ĩna ihu ĩgaciara ĩkĩrutaga wĩra. O rĩngĩ nyamũ ici rĩmwe nĩ cithiraga hinya kana rĩrĩa wakinya wa gũciendia cia nyama nĩ ũkoraga nĩ nyũmũ mũno ũndũ nginya agũri a nyama matangĩenda kũgũra tondũ nĩ nyũmũ mũno.

Irio ici nĩgetha nĩ cirĩo nĩ cihetũkagĩra makinya maiganona, wa mbere rĩrĩa cia gethwo, nĩ cioyagwo na cikanĩkwo, cianĩkwo rĩrĩa ciũmaga nĩ citwaragwo gĩthiĩ na cia twarwo gĩthĩi nĩ cihotaga kũrutwo cikaruta ngano na ngano ĩyo nĩyo tũhotaga kũrugĩra indo ta cabaci, mandathi, tũkahota kũruga indo ta mĩthuguiti nĩ tũmĩkaga kũruga, kũruga, ngano no ĩtũmĩje kũruga indo ta mĩthuguiti, ĩnĩ indo ta icio ũguo nĩguo tũhotaga kũruga indo ta icio kũhetũkĩra ngano.

Wa mbere nyeki ĩno no yoywo ĩthiĩ kwarĩrwo mĩmera mĩnini, na ho githĩ, kana kana gũthondeka ũndũ ũngĩ tũtigathondeke na nyeki ĩno ĩĩ no tuge tũkwoya iratathi rĩa naironi tũrĩthondeke tũrĩige wega rĩhumbĩre mĩmera gũkĩra tũtũmĩrĩte mahuti maya.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ũrĩmi, ndaikia maitho ndona wega wega haha, nĩ ũrĩmi wa wa nyeni na mboga wĩ haha. Mũno mũno nĩ nyeni ingĩcirora wega, na nyeni ici niciũkĩte gũbangũo nĩcihandĩtũo wega, na njĩra ya kĩrĩu. Na nyeni ici, ,nĩciĩrĩgĩte gũthondekwo na njĩra ya kĩrĩu ũngĩrora wega. Na nyeni ici nĩciambĩtie kumia kĩrĩa kĩrutagia mbegũ haha ũũ. Na mbegũ ici nĩcigateithia, ũkendia andũ aingĩ maitithie kana wee ũgacioya bado ũgaciitithia.

Ndarora wega ngona haha nĩ ngũrũe cirĩithĩtio, na ngũrũe ici ticia kũrekererio. Ngũrũe ici nĩiria cihingagĩrwo handũ, na kũrerwo nĩ mwene, harĩa mũndũ aciheyagĩra irio, maaĩ agaciehereria thumu. Na haha ngĩrora haha ngũrũe ici citikaranĩtie nĩ ngũrũe ĩmwe ĩikarĩte ĩmwe ĩmwe koguo no cikorwo ciĩ na ihu nĩkĩo cigiranĩtio.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie na njĩra ĩmwe nene mũno, ta rĩu ũngĩrora ta thaici andũ aya me mũgũnda, na nĩ aingĩ mũno, togwo mũndũ ũrĩa ũramareha, nĩ aramareha mbia imwe nyingĩ mũno. Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie ũgakora atĩ nĩ macini ciraruta, na cia ruta ũgakora nĩ mũndũ ũmwe kana erĩ marahota kũmĩ ruta wĩra nayo, ũgakora atĩ nĩ ĩranyihia mabataro, nĩ ĩranyihia mbia iria cirathiĩ kwĩ mĩbuko-inĩ ya andũ rĩrĩa mandĩkwo.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata, rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ, rĩrĩa tũirĩtu twaheo tũnyamũ tũtũ, nĩ tũkoragwo, nĩ tũkoragwo twĩna hinya wa gũthiĩ kĩrathi na gũthoma. Ũgakora twĩ sawa tũtiraigua thĩna tũgĩthoma no rĩrĩa twaga nĩ ũkoraga tũkĩremererwo mũciĩ-inĩ mũno tũkaremwo gũthiĩ kũrĩ andũ. Rĩrĩa andũ, o rĩngĩ rĩrĩa andũ moka merutĩra gũtũhe nĩ ũteithagia handũ hanene mũno, nĩ ũkoragwo atĩ tũtũ nĩ tũrahũthĩrwo nĩ andũ ũru, nĩgetha tũgũrĩrwo tũnyamũ tũtũ. Ta rĩu ũgakora rĩrĩa andũ metĩkĩra gũka makagũra na mbia ciao, gũka magatũteithia nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno tondũ nĩ ũgiragia mwana wa mũirĩtu gũkorwo atekũhũthĩrwo ũru. Rĩrĩa akorwo atekũhũthĩrwo ũru nĩ ũkoraga nĩ tũhotaga kũgirĩrĩria kũgĩa ciana gwa tene. Na rĩrĩa matekũgĩa ciana marĩa anini ĩ, nĩ makoragwo na ihinda rĩa gũthoma wega mategũthumburwo na makahota kũhetũka na rĩrĩa mahetũka magacoka bado magacoka o cukuru-inĩ icio magacenjia, magateithia twana tũngĩ na makahota gũthiĩ na mbere oro ũguo.

Ũndũ ũyũ nĩũcenjetie na njĩra ĩmwe nene, ta rĩu nĩũkoraga atĩ tene nĩguo andũ marĩmaga mbembe ici ciothe, no rĩu ũkoraga atĩ andũ thikũ ici nĩmagaĩirwo mĩgũnda yao, ũgakora rĩu tũmĩgũnda nĩtwatemirwo tũnini tũnini. Tũmĩgũnda twagayanio tũnini tũnini, ũgakora ũngĩ nĩahandire mbembe, mboco, nyanya kogwo gũkora atĩ mũgũnda ũyũ wothe ũhandĩtwo mbembe nĩũndũ wa hinya mũno kĩrĩa gĩcigo-inĩ gĩakwa, ndiĩrĩga kuwona, nĩũcenjetie mũno na njĩra ĩmwe nene.

Ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩciragia ũrĩa mũndũ angĩhota kũrigitwo rĩrĩa rĩrĩa rĩrĩa araturwo nĩ nda. Tarĩu ũngĩoya mĩri ya mũmera ũyũ, ũmĩtherũkie rĩrĩa ũrarĩo nĩ nda, nĩhotaga mũno mũno gũteithia na mũndũ nĩ atigaga gũturuo nĩ nda. O rĩngĩ ndona tũnyamũ tũtũ nĩnyonaga ũrĩa twana arĩa matarĩ na mĩbira mangĩtũmĩra gũthaka natuo, tarĩu rĩmwe ndĩ mũnini nĩtwahotaga gũthaka na tũtunda tũtũ, toguo ndona ũũ nyonaga ndawa na ngona ũrĩa twana tũngĩhota gũthaka kana indo iria cingĩtũmĩrwo nĩ ciana gũthaka.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩkĩmenyerwo na rĩrĩa, ũgĩgĩtua mũndũ nĩ atigagia kamũnyugĩ kana karĩa gakoragwo kanyitithanĩtie itunda rĩrĩ na mũmera, kwoguo rĩrĩa watua rĩma kamũnyugĩ kau nĩ ũkoragwo ũkahota kũrĩmenyerera tondũ nĩ rĩgũikara thikũ nyingĩ rĩtegũthũka, wa kerĩ watua kũrĩtua ndũkarĩtue rĩrĩa rĩna kĩronda tondũ rĩrĩa wamaigania memarĩa mena ũrugarĩ, kĩronda kĩu nĩgĩthiaga gĩgatuthũka na gĩkanunga ũũru na nĩgatũma matunda marĩa mangĩ manunge ũũru.

Gĩtumi gĩa gwĩka ũndũ ũyũ gĩkoragwo gĩ gĩa kũmenya kana ũkuĩte kahĩĩ kana kairĩtu, na kwoguo warĩkia kũmenya kana ũkuĩte kahĩĩ kana kairĩtu mũndũ nĩ akoragwo kwĩ harĩrĩria rĩrĩa akũgũra tũkuo, ũkĩgũra ũkamenya ũragũra ha kahĩĩ kana ga kairĩtu, o rĩngĩ ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria gũbanga ũrĩa ũgũtua mwana rĩtwa okorwo nĩ kahĩĩ ũgagethĩra rĩtwa rĩega rĩa kahĩĩ okorwo nĩ kairĩtu ũgagethera rĩtwa rĩega rĩa kairĩtu.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha wa mbere nĩ, gũkũ nĩ kũrĩa kurĩte mbura ĩrĩa nĩ nene mũno gũgakorwo kũrĩ kũndũ gwa gũkorwo na mũiyũro wa maĩ, rĩrĩa kwaiyorwo nĩ mũiyũro wa maĩ ũkahota gũkorwo wakua takataka ciothe nogakora kairĩtu ta gaka kamwe gekanini na gagakorwo gagĩthaka na maĩ maya mathũku maria marehetwo nĩ mbura.

Wa mbere, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtũmĩkanaga nĩ ciana mũno mũno, ta irio kana matunda, wa kerĩ ĩno nĩ ĩtũmĩkaga ta dawa. Rĩrĩa ũraturwo nĩ nda kana rĩrĩa, kana rĩrĩa, ĩ rĩrĩa ũraturwo nĩ nda no ũrĩoye na ũrĩrĩe kana ũtherũkie mahuti ma mĩtĩ yayo. O rĩngĩ ũkĩenda gũthondeka kĩndũ ta juice no woe, ũthĩe, ũcithĩe cithĩe wega, arabu no ĩgũteithie kũruta juice.

Kĩndũ gĩkĩ wa mbere nĩ gĩtũmĩkaga ta dawa, rĩrĩa kĩndũ gĩkĩ wĩna thĩna wa ngothi woe na ũhote kwĩgaka ngothi-inĩ yaku nĩ koragwo ĩya gũcenjia na kũhona, o rĩngĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtũmĩkaga, mahuti make nĩ matũmĩkaga ta mboga gũkũ gwitũ no woe na ũruge ona rĩngĩ ũngĩenda kwongerera color wakĩo no ũtũmĩre harĩ ta irio, woe ũmimirĩre hau ĩgacenjia rangi.

Kĩndũ gĩkĩ kĩmenyagĩrĩrwo na njĩra citiganĩte, wa mbere rĩrĩa kĩrarindwo, kĩarindwo kĩeruha, nĩ gĩkoragwo gĩ gĩa gũbacĩrĩrwo, kĩigagwo ũndũ gĩtangĩhota kũhihinyana na indo iria ingĩ nĩgetha gĩtigakorwo gĩa gũthũka. Wa kerĩ nĩ kĩendaga gĩgakuo na mwahũ tondũ gĩakuo rĩmwe rĩmwe gĩtihotaga kũigĩka wega na gĩtihotaga gũikara kwa ihinda rĩraihu gĩtabuthĩte.

Wa mbere tuge ũrĩa gĩcenjetie nĩ mbei, ũngĩrora hĩndĩ ya ĩno ya gathutha kĩndũ gĩkĩ kĩa umaga ciringi mĩrongo ĩtano. No rĩu kĩrauma ciringi mĩrongo ĩtandatũ na ĩtano, ũgoka ũgakora rĩu mbei, mbei nĩ ĩrahaica mũno. Wa kerĩ hau kabere bere kĩragũragwo gĩgĩtinangie, no rĩu ũragũra gĩgĩtinangie, no rĩu ũragũra ũgagĩtinangia we mwenyewe koguo ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo ũgĩcenjia.

Ũndũ ũyũ nĩ ũgarũrũkĩte mũno, wakoraga kĩndũ gĩkĩ gĩathondekagwo gĩtarĩ na mũcamo, no rĩu mĩcamo ĩngĩ nĩ yũkĩte ĩkongererwo toguo ũkĩgũra kĩndũ gĩkĩ, kĩndũ gĩkĩ kĩ na cama, nĩ kĩega, nĩ kĩnene, ningĩ bei yake ti ũguo, ti njoru ũguo, bei yake nĩ bacĩrĩre, togũo ũkĩgũra kĩndũ gĩkĩ hatirĩ bata wa kũgũra kĩndũ ta Blue Band.

Rĩrĩa ndona kĩndũ gĩkĩ kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga hakirinĩ yakwa nĩ ũthoni, ũhiki, rũracio, kana thigũkũ nene ya twendi baĩ kĩndũ gĩkĩ ndona nĩkĩo gĩũkaga hakirinĩ ciakwa.

Indo-inĩ irĩa, irio iria citũmĩkaga gicigo-inĩ gĩkũa gũthondeka kĩndũ ta gĩkĩ, nĩ ta ngũkũ, ngũkũ ngũkũ ĩgathĩnjwo, yathĩnjwo ĩkahota kũrutũo nyama cia nda, yarutũo nyama cia nda, kĩrĩa gĩkoragũo gĩgĩkĩrũo nĩ kĩndũ ta, warũ, biribiri, hoho, ndania na mĩciri.